Ekesidai oleng' ena siai ore terishata enkiremore nairemi ilchambai, ekesidai ena amu kiidim naai aidimie oltung'ani pee menauru iindim aitumia kulo paipi atipika enkare olchamba egira aisplash kila mahali toonkonai pookin olchamba, ore ena naa kisaidia mpuka mbegui nituuno metubulu terishata dorrop niidim sii oltung'ani atekesa tesidai amu enotito enkare naifaa.

Ore entoki edukuya naa enkisuma ashu mafunzo nagirai aisomesha kuna kera, baiki negirai aisomesha kuna kera tonkoitoi naapaasha tenkatini aaliki enkatini e apa aaliki storini e apa ashu autaa toonkoitoi naifaa nebaiki sii naa Sunday school ena nagirai aifunza isinkolioiti vile nerany ashu vile nepuo duo aiperform toowuejitin naapaasha ore enkae e uni naa ebaiki naa ore kuna kera ebaiki negirai aaliki vile nees.

Ore tenduata aai naa kegirai aitobiraa ena siai amu inepu etii irmatunda otuunoki netii sii irmatunda ootubulutua ake naturally tentim enaa iirr, ingululum, ilokua ormisigiyio netii naa irkulie oifaa pee eun ilairemok tolchambai lenye nebukoki enkare toorishat lemeedo enaa irmashungwa, ore irmashungwa naa olchani iun ore toorishat oolapaitin ile nikesu ashu ninterru anya irmashungwa ore oldizi iun siinye nebik erishata naado nitumoki sininche ainasa.

Ore entoki edukuya nalotu indamunot naa nkera natii assembly naatii airorie ashu naagira ormalimui lenye airorie, ore eniare naa nkera naaranyita nkera esukuul kuna naagira aarany orpoem naa aarany isinkolioiti lenye lopaashipaasha naa nkera sii naagira aitasho naishopito nkilani esukuul enaa uniform naa idol ajo kegira aasoto tewuei nebo.